En pichaini komii ketik ab lokoek ab baibainik ako miton ketoton lokoek ab baibainik aenge ko kirur ake kotomo korur, ndaro ane pichaini kobwotwon ngalek ab temishet ab lokoek ab baibainik, bo komonut kekole ketik ab lokoek ab baibainik amun indosich baibaik ialde inyorji gee chepkondet.

Kachelewan anyone boishet amun nyasutyet nekabiit eng barabara katononyo Karishek eng saishek chechang ineni kaitu boishet kokachelewan raini amun kakinyoru chamit eng barabara to ara nyoiwo kaat

Ngatuye chorwenyun eng soket atau akoti akatepe chamet ab kei ak chebo lakokchi akatebe kora teset ab tai kong'ete olekikakimetekei koror ketou keng'alal ng'alek alak

"Oamunee? komi awendi sugul ago mongen oret ne kibune kebendi sugul. Ara tos otoreton oarorwon oranotok kibune kebendi sugul?"

Pikchaini komito robuanik toku kole mi chito nemii kobolei robuanik temishet ab robuanik Kobo komonut mising amun piik chechang kochomei kochobei robuanik sikwamda chaik asubuhi Ara ngimin robuanik ko tuun ngialde inyorchigei chepkondok

Eng' yuu, komi chito nepute ng'wek tokuu kole ng'wek chuto, ko chepkerta. Ng'wek chuto kopo komonut mising kemine amun imuch ialde inyorchikei chepkondok anan inyorchikei ng'wek chekiome.

Kainaik ab tipiik eng kokwenyun kochang mising piik kocham kokurtoe kaneshek kobee saishek anan ko tukuk alak cheterter kainaik ab tipiik ko cheu Cheptanui, Cheptoo, Cherono, Chepkurui Chepchumba ak alak cheterter.

Eng yuu komii mbaret nekikimin bandek ak komii chito nemii kisemberi bandek choton, anee ochome mising boishoni kisemberi bandek amun, ngisemberchi bandek kobwone kokoronitu mising.

Eng' yuu komii biik ak komii kora tukaa, eng' bichuton komii netoku Kole konyoindetab tukaa amun mii inee korute teta, teta komuch kerut Yoon mioni anan ko yoon kimoche kekirinda miondab kiakik nekait kokwek.

Eng yu komi piik akomii kora tuga eng pichoto ko mi netoku kole konyoindet ab tuga amun Mii ine korutei teta, teta komuch kerut yo imyoni anan ko yo kimachei kekirinda myondo ab kiyakik nekait kokwet

Ngaro chito neo eng oret akomeche kokata, ngo gogo ngokata ndalecho iamune gogo? Alechi oo, iamune mising ?Alechi oo, IChamegei? Alechi mising akikwek gogo, Chomegei kiakik? Alechi chamegei koru.

Kiit nekoro inemu chepkondok ing' Airtel ko dukosiek cheng'ering' miising' ole mami taunisiek ko marahisi inyoru duket ap Airtel ara marahisi icheru rabinik ing' Airtel

Much itoret chito netindoi seriat eng oratinwek cheterter agenge komuuch irutochi chichoto kora imwochi ngalek cheitikono inee kora komuuch iibchi chichoto omitwokik kora komuch itoret eng ngalek ab chepkondok amun kanyaset ab seriat koibei chepkondok chechang mising.

Eng' pichaitni komi kamit nename ngwek akotoku kole iuni ngwek chootok pa komonut keun ngwek kotomo itonaton singitonatoni kotililen ngwek kuk ak kongiame iame tuguk chetililen

Eng' pikchaitni komi kamit nemi ketit barak akotindoi panget ing' eut. kamit niitok kotoku kolekami kotile ketit nitok. imuchi kokatilchini kiagik sakek ap ketit

Eng pichai ni komi ngororiet ako ngororiet nitok kotindoi waruet ne chuchuni kora komi kamat ne kei ngororet nitok. Ngakeer ane picha ni ko nyo metinyu ripsetab ngororek. ripsetab ngororek ko bo kamanut missing amu intorjinigei cheko anan bendo anan ndealde inyorjinigei chepkondok.

En pichaini komi biik ko, biik alak komi konome teta ago chito age komi konome kianda ak kotyet. Togu kole moche kochar teta bichuto sikomong korotik. Kotik choto komuch keye koichegen anan ketestai chego.

En pichaini komii yuu arwet netindoi ngamurenik, inaro pichaini kobwotwon mionwokik cheterter chenome kiakik, bokomonut kinyaa kiakik yoon kanam korotwek simomeyo.

Yo ami boishet akamoche angalalji mokorondenyun apire simoit kowo ofisit nyi koi ndanam toretindenyi aarorchi alechi kamoche keng'alal ak mokorionyu amwoch ng'al asikochulak boishet komwoiwo anyun sait netos anyoru mokoriondenyu

Eng yu komi kumiat nekakochop sekemik. Kumiandaniutok kotogu kole kokoyam kekes. Kumiat kopo komonut mising amun kumiat ko sakitiat ako kora komuch ialde kimiat inyorchigei chepkondok.

Yemune kigureno Matthew, toma agerin ing' yuutok ageere ale uni tiilel, itaagat miising' ing' kampunit ninyo akochame anyun biik tugul kampunit ninyo

Kandoik chebokomonut en kokwenyun ko boyob kok ak chief amun bichutok ko biik chebotai korwochin koyan kayayak kii en kokwet ak ko bichuton komuch kotil tuyoab kokwet ak kokur biik kotuyo.

Kikipimana ane seriat ole kikabwa biik chepimanate seriat kokwenyu kokakonyepimana seriat nebo kinet kelechon matinye serianda nootok.